Njohi mũthemba wa chang'aa nĩ ĩronekana ĩkĩrugwo haha matangi-inĩ, matangi matarĩ matheru. Njohi ĩno nĩ ĩthũkĩtie aanake aingĩ icigo-inĩ cia gatagatĩ nĩ gũkorwo o ũguo mũrona haha, ĩrugagwo kũndũ kũrĩa gũtathambĩtio wega, matangi-inĩ o na gũikio matangari na nguo cia thĩiniĩ nĩguo gũthũkia anake a gĩcigo gĩa gatagatĩ.

Arutwo a cukuru erĩ maroneka makĩnyua maaĩ kuma mĩberethi-inĩ mĩerũ, na kũronania atĩ mĩberethi ĩno nĩhĩndĩ ĩrakirwo nĩgũkorwo ĩna rangi mwerũ. Ũũ no yonanie atĩ nanga thirikari kana mũbunge wa gĩcigo gĩkĩ no anga wee ũrathondekire handũ ha kũnyuĩra maaĩ ha cukuru.

Thikũ ici endia na agũri matirahũthĩra mbeca cia noti gwĩka biacara, nĩgũkorwo maũndũ maũ nĩmatũmaga aici makaiya mbia icio, rĩũ thikũ ici mahũthagĩra mĩtambo ya kĩrĩu ta intaneti ona kana bengi hari gũtwara mbia kũrĩ agũri kana endia ao.

Riboti ĩno ĩrutagwo o thutha wa mwaka kuonania ũrĩa agũri na endia magũrĩte shares cia kambuni iria cikoragwo ciigĩtwo rũhonge-inĩ rũrũ. Rũhonge rwa National Securities rũkoragwo rwa kwendia na kũgũra shares cia makambuni ma Kenya o na mabũrũri mangĩ marĩa marigicĩirie mabũrũrĩ wa Kenya.

Ũmwe wa motungata marĩa mũndũ angĩona honge-inĩ cia Huduma nĩ ta kuoya gĩbandĩ rita rĩa mbere o na kana kuoya gĩbandĩ thutha wa kĩa mbere kũũra. Ũndũ ũngĩ mũndũ angĩoya nĩ ceki cia mĩgũnda bũrũri-inĩ wa Kenya,o na pasipoti cia gũthiĩ mabũrũri ma na nja. Maũndũ mangĩ nĩ ta maratathi marĩa mendekanaga thirikari-inĩ ta ma Good Conduct.

Ngima, nĩcio irio namba ĩmwe iria cirĩa, irĩagwo nĩ Akenya kaingĩ, ũũ nĩ tondũ Kenya nĩ kũrĩ mbembe nyingĩ na andũ nĩ mahotaga kũhanda mbembe mĩciĩ-inĩ yao na ithĩi cirĩ kuo nyingĩ. Ngima ĩrĩagwo na nyeni, o na kana kabici, o na kana nyama. Kĩndũ kĩngĩ kĩrĩagwo kaingĩ nĩ Akenya nĩ mũcere, ũrĩa ũtukanagio na waru o na kana gĩtheri. Kĩndũ kĩngĩ nĩ thamaki iria irĩagwo nĩ andũ a kuma Gĩthii kana icigo cia kũrĩa Indian Ocean.

Maũhoro wa gũteng'era ndũkoragwo wĩkĩrĩirwo mũno rũrĩrĩ-inĩ rwa Gĩkũyũ, nĩ tondũ ateng'eri aingĩ bũrũri-inĩ wa Kenya, maumaga rũrĩrĩ-inĩ rwa Kalenjin. Kũrĩ ateng'eri anini arĩa moĩkaine, ta ũngĩ wetagwo Wanjirũ, no aingĩ ao matihotaga gũcindana na a kuma icigo cia Kalenjin.

Mĩtambo ya Equitel nĩyo ĩhũthĩkaga nĩ endia kuoya mbia kũhũthĩra mĩtambo ya M-PESA.Ũũ nĩ tondũ M-PESA nĩ ya Safaricom na Equitel nĩ ya bengi ya Equity. Ũndũ ũyũ nĩ ũhotithagia endia kuoya mbeca iria mendia indo ciao na gũciĩkĩra bengi-inĩ kũrĩ na ũraithi mũnene na gũteithĩrĩria mahote gũcimenyerera.

Haha, nĩ tũrona nĩ mĩrũrũngano ya cambĩki a timu ya SHABANA FC ĩrĩa ĩthakaga rigi-inĩ ya Kenya. Macambĩki maya nĩ mendete timu ĩno yao nĩ gũkorwo mamĩbuataga kũrĩa guothe ĩrathaka,o kũrĩa guothe ĩrathiĩ bũrũri-inĩ wothe wa Kenya.

No nginya ũkorwo wĩtĩtwo nĩ kĩhonge gĩa KUCCPS kana wĩna maratathi marĩa mendekaine, nĩguo andũ a ngĩti na thigari ciĩ ngĩti-inĩ cihote gũgwĩtĩkĩria wĩingĩre kũu. Andũ angĩ mangĩhota kũingĩra nĩ aruti a wĩra a rũhonge rũu rwa KUCCPS kana andũ a ministry ya gĩthomo.

ĩĩ nĩ njũĩ mũndũ no ahote kuoya passport kũhũthĩra mĩtambo ya thirikari ya E-citizen. Ũũ nĩ tondũ thirikari nĩ yaugaga TV-inĩ ona ceceni-inĩ cia rendio ũrĩa kũrĩ ũhũthũ kwaha kũhĩtũkĩra mĩtambo ĩno gũkĩra kwaga gũthiĩ obici-inĩ ciao. Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩhithiĩtie maũndũ ma gũtinda ũgĩtwara maratathi nĩ gũkorwo wĩna thimũ yaku kana wĩna kompiuta, nĩ ũkũhota kũihũria na ona kũmenya rĩrĩa ũgũthiĩ kuoya passport yaku no raithi.

Cukuru ici, nĩcio cibundithagia andũ ũrĩa mangĩhota kũmenyerera na gũtwarithia nambere ona kana gũkũria biacara ciao, citeithĩtie andũ aingĩ ũrĩa mangĩkũrĩa ona kwanjia biacara na kũmenyerera mbia matikahote gũciharia. Cukuru ici nĩiteithĩtie ona andũ kũkorana arĩa magĩhota kũanjia biacara me hamwe.

Inua Jamii nĩ tabarĩra ya thirikari ya gũteithia andũ kuma icigo ciothe bũrũrĩ-inĩ wa Kenya, kauntĩ ciothe mĩrongo ĩna na mũgwanja kũhota kũmenya ũrĩa mangĩĩka maũndũ nĩguo makũrie mbiacara ciao. Inua Jamii nĩ ĩhotiyhĩtie andũ gũtheria taũni ciao, ĩgateithia yuthi kuona mawĩra nĩguo gũtiga maũndũ ma ũici o na maũndũ mangĩ maegemainie na ndawa cia kũrebia.

Ngathĩti ĩno ĩrauga atĩ thirikari ya Kenya nĩ yagĩte kũrĩha makĩria ya mbirioni ĩmwe gaturumo ithathatũ nĩguo thibitarĩ na ministry ya ũgima wa mwĩrĩ, ũkona njanjo cia gũtheca ciana irĩ nini. Njanjo ici iteithagia ciana nĩguo itikagĩe mĩrimũ ta Cholera hĩndĩ ĩrĩa ciakũra. Ũndũ ũyũ nĩ mũũru nĩ gũkorwo atĩ ciana ici igũkũra itarĩ na ũhoti wa kũrũa na mĩrimũ ĩno nĩguo rĩu hĩndĩ ĩrĩa ĩkamakora nĩ gũgakorwo na ikuũ o na kana ndwari nyingĩ.